Ore taatoi amu adolta emisa tenewueji naipangaki esidai, etipikaki endaa enchumata emisa nipangaki ilorikan netii siinche isaanini emisa naagilieki ena daa adolta nkiri naa ijio ine nkuku naapejo naatii ene, ore eton itu iton temisa ee ning'as aisuj nkaik alafu nilo taa taata emisa aton nigil naa endaa nitumokiki ainasa ore pee indipidipi nintokiki aisuj nkaik.

Sidan mpisai oosururuni te biashara e Kenya naa ninche itumiai enaa nchengii, ore change naa ninche itumiai, ore sii naai toombalansi naa ninche etumi aishooyo, ore sii enkae naa kitumiai aasie mbiasharani kutitik ainying'unyie ntokitin kutitik toldukai neeku ninche naai sidan oo mpisai, ore sii mpisaai esotuni naa kitumia oltung'ani naai leemta esimu metaa meeta m-pesa naji naai kifaa pee itumiaa.

Ore enkitobirata ena na kadolta osinkiri wenchapati ompoosho na ilangilang enkare nintaunye ilo shala leboo ore piidip nilangilang eilata nipik atua nidungdungoli irnyanya okitunguu, oree enchapati nidungu nipik shumbi nipik sukari nipik enkurma ninkoroga nipik orokiyo enkima nirowuaju neyiara meeto, ore mpoosho kelelek amu enkare ake intonkitokie nipik nona poosho metaabmbaka meoto nidotu nipik eilata emoti nipik kitunguu ornyanya ore peoku ningolingol ake nidotu.

Ebaikinyie enkiteng'ena ooropiyiani iltung'anak toonkoitoi uni ore enkoitoi edukuya naa ena redio amu tenitangasai naai tooredioi amu ening'oki naa sii iltung'anak ate ata enitu isuma naa kebaiki ore sii enkae nebaiki tenkoitoi e TV amu eneeku naai iata oltung'ani TV pee egirai aing'orr naa kedol nai enkoitoi nautakini neyiolou ata itu isuma, ore enkae naa enetumi naai orbarasa naai loponu iltung'anak pookin neponu ilopisaani naai le Safaricom kake kulo ootii esiai ooropiyiani naa neponu ainasaki iltung'anak enikunakino eniko enitumiai kuna ropiyiani, neeku ninche nkoitoi naai naidimi aatabaikinyie iltung'anak ata ilitu isuma.

Ore esiai orpolisi lele osho ,naa pee eingor ilopeny olosho amu ninche naa sikarini naa ninche eingorita olosho ,ore enkae siai orpolisi na pee eduaya naaji entoki naipangita tolosho onajingu ,pee neeku ake agira aitijingu ntokiting naaji ntokiting nemesidan. ore sii enkae neeku megirae aipangie ntokiting apuroo ,ore enkae naa kingor naaji nkarin pee menap naaji lolan lemifaa ,ore ninye tesiai nanapishoi anap olorere pee menap engari iltunganak excess ore sii enkae naa pee eibung irpurisho aaya kotini neeku ninye esiai orpolisi tele osho.

Ejing' oltung'ani pookin olturrur le Safaricom kake kake oltung'ani ake oota ID oltung'ani oitabayie ilarrin tomon oisiet odukuya ninye naai oishiakino pee ejing' naa olturrur le Safaricom neeku kebolokino naa kila mtu pee ejing' olturrur le Safaricom bora akeyie metaa iata ID.

Ore enedukuya ing'as atalu olchamba liunie ena, daa eh ore enkae nitalu enkare ore enkae nitalu labour iltung'anak oos esiai tinewueji ore eniaku inoto iltung'anak oos esiai nilo alo ainyiang'u empeku ore pindip ainyiang'u empeku nilotu naa taata ailim naa ore piilim ore pee peoku naa endaa aoku tolchamba nilo alo aefuna nilo naa alotu aas entoki naji transportation aitarasaa.

Eeh ijo ore adolta tenewueji na kitau osiwuo osiwuo ele osiwuo osapuk tenewueji neaku ninye ele otaara mimea amu kadolita ajo osiwuo nye osapuk tenewueji.

Mmee sapuk enasiai tenkop ang amu adolta ajo ore ena naa ormushele, ore tenkopang nemeuni ormusheleni niaku meetae nai kuna factories nayau ormushele niaku meetae kuna siatin kuti dukai ake duo lomirieki nebaiki naa orkunia obo eetae ashu waare niaku meesapuk enasiai tenkopang.

ore enkabila ekuna mali nanyor naa pilipili hoho, amu elelek eunoto, naa kenyae sii ainosie edaa. tenaa ormushele iteyiara tenaa nkwashen, kenya edaa ore sii enkae nemiri, naa keyae tesapuko oleng. neeku ninche naaji nanu enkabila naaji nanu oomali naidim tene wueji. ninche anyor alang'u kuna kulie naaboitare.

Ore embaye naitiship tenabaye naa adolta olchamba loonkapishi otuunoki. Ore entoki naitiship pii naa kuna tokitin naajo ilashumba sprinklers naatii enewueji naa ninche itookieki olchamba pee mee iminieki naai enkare tesapuko ashu aa pee iminimisi enkare neeku ninche nanu entoki sidai nadolita tena pisha.

Enetipat enabaye amu adolta ajo ewuas ena kake etii nkujit neeku ore naai tenkop ang' naa kesidai naai tenkirrira oontokitin enkishu arashu inoontare amu indim naai oltung'ani aing'ura ntokitin ilakuaniki kidogo amu idolta naake ninye amu kebolo naa enewueji amu iduaya ntokitin amu isiaja, neeku kisiaja iindim atadua ntokitin ata naai ilakianiki kidogo.

Ore ena naa eunoto oompuka tiang' iindim oltung'ani atuunoki kewon nintookoki kewon tiang' naa kasidai teninkoji amu kiyaki ninye ena siai iropiyiani naa endaa sii amu ore esaa naa nemeetai mpuka tiang' niata ininonok, neeku tolchamba ake intayu nipuopuo aitumiaa neeku adolta ajo enetipat ena siai.

Aata amu eeta ee ilashumba entoki najo honey harvesting naa ore ina naa enkitaunoto naai enaisho oolotorrok, neeku kifundishai naai iltung'anka metaa keeta oltung'ani emato naa oolotorok tenkumoi naa kisaidia naai oltung'ani amu iindim atimira nidimi ake naai sii ainasa.

Ore entoki naitishipita tena siai naa adolita olee oitobirita olchamba netipika taa enkare netabolo irmutaron loojing'ie naa enkare kuna wuejitin naaji oshi beds naa ninye egirai aunie naa endaa, neeku entoki etipat ena amu itodolua naa olee ajo etaa naa ketum ake endaa amu iterua naa aunisho neeku ninye naa embaye naagira aitiship tenewueji.

Ee kaidim atolimu, adolta ajo noona nkishu naatii ormunada nadolta sii ildakitarini loonkishu neeku ibala kuna kishu ajo kepoitoi aapuo apuo aaramat egirai naa apuo aud epoitoi aaud najo naa sii idimi aaku eeta olchani oidimi aishoo tenewueji neeku naa ninye nanu entoki nadolita tena pisha naa.

Ishoruni enkisuma e Doctor of Philosophy etii sii enkae naji Master of Science oo Finance neesi diploma e nkisuma netii diploma siinye e Supply Chain management neetai certificate in banking and finance.

Ee enetipat enabaye amu teneeku oshi eetai ilchogooni sapukin arashu irbroilers kuna kukui oonkiri neeku ekisaidia naa toonkiri ore sii enkae naa tenemiri naai netumieki iropiyiani nitumiai nena pisaai naai toonkulie oitoi ore sii mpisaii enyenak enemiri naa saidi alang'u inekuna kulie kukuui kulie naa naji layers.

Ee atalakishe tesimu naa enkoitoi sii naai nalelek ina amu ore ninye oltung'ani ata elakua netum ake inaduo ropiyiani naa enaa enetii tanakata oltung'ani aas shopping niidim ataasishore tesimu nemiingil naai aitanyamal tesiai e balances amu eeku naa irriwaki impisai exact amount nayieuni, neeku elelek esiai teneeku tesimu naai igira aitumiai iropiyiani.

Enetipat ena siai amu ee etumieki inkukui ilmayayini, nemiri sininje aitaa taa impisai eny ingulie shugulini ninyiangunyieki inkulie enkurma, nedungoo sii naai intokitin toonkankitie, amu eeku iyata inkukui neeku ikiidim naayi aisaidia. Neeku adoolta ajo enetipat naai ena bae.

Indim atolimu ore tenewueji naa adolta ajo oltung'ani otudung'o olchani, ninye egirai aitodolu tenewueji hoo nemesidai taatoi endung'oto orkeek neeku adolta nanu ajo meesidai enaasita ele tung'ani otii ena pisha.

Ore Gava express naa kishooyo services e sirkali toltung'anak lemeeta smart phones o lemeeta isimui sapukin arashu smart phones ninche ishooyo ore naai enikoni pee etumu nena services toltung'anak lemeeta isimuui sapukin pee etumi Huduma Centre ee piitalamari naa irbrokers metaa meetai irbrokers netumi toi ninye revenue kuna pisaai naitalakuni naa ore naai ina naa kitobirr esiai oosiaitin tina projects.

Ore tenewueji amu adolta irpaek ootekesuaki ore entoki ning'as aas naa ing'as aikarr olchamba, ore enkae toki niturr aa tormong'i ituturo arashu te oltarakita ituturo nilo osokoni arash olduka nilo alo ayau empeku nilotu aun nimpalilia mpaka naa ometabai enaa enebulu irpaek neoku, nilo naa aaru tolchamba nilotu naa akesu naa ninye etiiki naa tenewueji.

Ore entoki naitishipisho tena pisha naa adoolta naajo nena kapishi safi natii enewoji amu ajo ena kapishi neetunoki esidai, netooshoki olchani esidai, neishori metubulu esidai neitu sii enya ilkus idol naajo kasafi. Neeku ina nanu entoki nadoolta tena pisha.

Ore naai pee itumoki aisuma oltung'ani ena siai amu adolta ajo olchamba lolnyanya ele naa aiutaki naai oltung'ani eniko enelo ainyiang'unyie empeku olnyanya niutaa naai ajo kaa oitoi ifaa neunieki ilnyanya kelooitalami keloitinyikakini niliki ajoki etii naa oshi inkeek naa ekeuni piibung' airiamari niutaki naa enkoitoi naitookie naa ilnyanya pee meeku ishoo enkare sapuk neemeku naa isho enkiti.

Tenadol ena pisha ore entoki naalotu elukunya naa irpaek kulo loinasa orkurto amu adolta ajo etoosho nkilelun loinosa orkurto kake nebaiki naa naa ore sababu naa ebaiki naa kemeosho olchani neeku ketii ebaiki naa etuungiki olchafu tenkata naado neeku naa ninye nayaua imoyiaritin arashu ebaiki naa emoyian naai orpaek ninye naa ena.

Ore nai ee eniyeu nai enkaji enkaji tee torkioma lee le NCBA naa eilo nai nkopisini e NCBA kuna naa ninche naa naitasheki esiai ee oo naishooyo naa nkajijik. Ore sii enkae iindim nai aikilikuana ajo ke enakeya naa loan nai iyiu naake naake keing'urari enake kebaiki netaa ake kindimi aishoo loan, ning'urari taa alafu nekindimi nai aatipik nai darasa aifundisha aatiaki kanyo nee eyeuni naa piitumoki atijing'a duo naa ena aji.

Ore oshi pee epiki ee irkimojik naa keji oshi pee king'urari enaa itaa akata orpurrishoi arashu enaa kakimbung'aki aikata irpolisi arashu enaa keeta akata entoki torrono nitaasa, ore sii enkae ena siai naa keji naai pee mekipurri amu ebaiki naai netii iropiyiani neyieu oltung'ani nelo ayau taia oitoi kake sidai naai tening'urari enkipande pee eedoli ajo olopeny naa naai imali ninye naa lotii inewueji.

Sidai taa ena swali ore naai entoki naa nadim atiaki enaayioni naa kiti naa kaidim atiaki naa pee ebol naai KCB M-pesa arashu M-shwari nees entoki naji savings nisave iropiyiani enaa tolapa ninye elaki enaa inkeek tomon elakitai nisave inkeek imiet nitumia kuna keek imiet neeku enkoitoi naai ina nemiigil aisuakie iropiyiani neeku naa enkoitoi sidai ina naa kitobiraki, nitobirr naai entoki naji lock and savings account naa kiigerr naai ake ilapaitin tinewueji ninche ayieu naa ninche kenya alo aitayunyie kuna ropiyiani naa ninye naai enkoitoi naidim atuutakinyie piitobiraa naa iropiyiani.

Eyiolounoyu naai bei orkeek toldukai opaasha amu ing'as aaku ore oltung'ani oota esimu sapuk naa keesi entoki naji aiadvertise neeku eyiolou oltung'ani ajo ore irkeek looje nibelekenyate impisaai enye ore kulo kulie naa kuna ropiyiani eeta ore oltung'ani naai lemeeta isimuui kuna sapukin naadolie naa enilo naa ainying'u kulo keek toldukai etii naa ake kulo ,etii ena customer service laa inche liking'amu nikiliki ajo ore kulo keek naa mpisaai naaje emiri ore kulo nemiri siinche impisai naaje, neeku ninche naai enkoitoi niidim naa atayiolounyie mpisaaii naa naamiri irkeek pookin.

Pee iakikishia naai arubare enkisuma metaa keeta isukuulini pookin indarasani naitosha neetai mbukui kuna naisumi naitusha netii irmalimuni terisioroto amu inakata naai eeku itorisioki naa naai enkisuma toonkera pookin, neeku ninye naa naai enkoitoi naidimi enkias naai naidimi naai ataas metaa eetai irmalimuni oorisio ashu duo terisioroto neetai siinche indarasani naitosha nkera.